Inyalo mio ng'ato mondo ochame, bende inyalo losogo moo, inyalo tiogodo kaka kiduto, kata inyalo ywayogo mo mar keyo.

Gini ne ing'ado matin matin kaeto ichamo gi sukari kata gi chumbi matin. Kata inyalo tuche mondo iyud pi mamit imodhi. Bende ite nitiyo godo kaka alot ma inyalo tedo kaeto ichamo kod kuon.

Gini thoro yudore e alwora ma antiere. To gini inyalo los godo pi mamit ma ng'ato nyalo madho bende gini inyalo ti kod ite kitedo kaka alot michamo kod kuon, kata gini inyalo keng matindotindo timiyo jamni mondo ocham.

Ma en pith mar gwen. Pith mar gwen ne nyalo pidho gwen kasto ka gisebedo mang'eny to inyalo uso mondo pesa miyudo nyalo konyi sama in kod pek mopogore opogore. Bende ka in kod nyiburni mang'eny, to ginyalo nyuolo tong' ma inyalo uso mondo bende pod okel pesa ma inyalo nyiewo godo gwen mamoko mondo iketi kata inyalo nyiewo godo yath moro mondo irit go ngima ma pod intiere. Pith gwen bende ninyalo tim kitiyo godo kaka chiemo. Inyalo tedo gweno mondo icham sama kech nitie.

Kae nitie kod yien mayuayo koth miae to koth chwe, to koth kosechwe to lowo bedo mayom, miyo lum ti to jamni nyalo yudo gima chamo, aeto dend jamni bedo motegno kendo mapichni. Bende koth kosechwe to miyo loo bedo maber aeto ipuro kendo dhok madendgi osebedo ka pichni, nyalo konyowa e puro puodho kaeto ipidhe cham. Cham ma bende opidh e puodho minyalo ti kodo eyore mopogore opogore. Achiel en ni chamni wanyalo keto e ot aeto wachamo mikech bedo maonge to ji bedo mamor sama kech sama ji yieng'. Ariyo, in yalo us cham moyud mang'eny, ma opur kaeto oyud mang'eny mondo ousi aeto kelo pesa manyalo konyo e mako migepe mopogore opogore.

Magi gin pith mar diek. Diek nigi ohala mopogore opogore e ngima wa. Achiel, diek pith mar diek nyalo miyo wayudo chak mang'eny. Chak wanyalo madho mi aeto dendwa bedo mapichni kendo mayom. Kata ariyo, diek nyalo miyowa ring'o mwanya chamo, ring'o bende wanyalo uso mi aeto wanuang' pesa , pesa ma kawasenuang'o to wanyalo timo godo weche mopogore opogore, ma samoro omakowa kaka familia. Adek en ni diegi wanyalo usogi ka gise wanyalo uso diek kasto wanuang'o pesa ma wanyalo timo godo gik mamoko, kata wanyalo ng'iewo godo gik machalo kaka yath ma warito godo jowetene mamoko mondo jowetene mamoko bende obed mangima kendo mapichni. Diek bende nyalo nyuolore mi bed mang'eny kaeto, kagisebedo mang'eny to gikelo mor edala nikech gin mwandu kendo gin gweth mag Nyasaye.

Ma en mokimo. Mondo omi kik okethre, inyalo kete e sanduku mar kano pii, mondo orite kik okuogi kata kik okethre. Bende inyalo ket gir mar pii e wiye, mondo orite kuom ndalo mang'eny mondo kik okethre.

Ma en pith mar rombe, ma en pith mar rombe kendo pith mar rombe ber nikwop onyalo konyo e weche mang'eny. Sama ng'ato opidho rombe mang'eny, to onyalo yudo yot nikeche ka gise nyuolore, rombe ma sibini konyuolore mang'eny. Rombe bet mang'eny ni kaeto kiritogi kuom ndalo mang'eny inyalo usogi kato iyudo pesa ma inyalo timogodo tije mamoko e ot kata momaki e yo moramora. Bendinyalo chulogo kata mana inyalo puonjogo nyathi e sikul. Ariyo en ni ma pith mar rombe, inyalo kata mana yudo kiyang'o moro tiyudo ring'o bende ichamo. Kata inyalo uso ring'ono minwang' pesa podi mondo konyi e yore achiel ariyo adek manyalo chandi kaka dhano.

Mae en pith mar uh watermelon, kendo oh gima timore en ni igonegi yath mondo gibed kod ngima maber, mondo ginyaa aeto gibed maber makata ka ng'ato otero oh oh oyudo ok okayogi maber, to nyalo timone gimoro nikech achiel, onyalo use aeto kelo pesa, pesa mabende nyalo konyowa e ngima ma kawuono nikech ngima ma kawuono tek, ma ok ng'ato denyal ka oonge kod paro machalo kod ma. Ario en ni weche machalo kod ma mio dhano bedo kod ngima makare nikech a kelo chiemo mi ae to dhano chamo aeto dhano bedo kod ngima maber kendo mowi.

Ng'eyo ma ng'ato nyalo bedo godo kata ma idwaro e tijni en achiel en ng'eyo wuoyo mondo iyud kaka inyalo wacho ne joweteni mamoko ber kata weche motenore kod tijni. Ariyo en ng'eyo tieko pek ma ng'ato kale sama otimo wach ni. Adek, onego obed gi tich mar kanyakla mondo otimre eyo makare kendo maber. Ang'wen en ni onego ong'e tiyo kode eyo ma nyasani mondo okonye kik oti kod seche mang'eny. Nikech eyo manyasani, inyalo time eseche machuok kabisa. Ang'wen en ng'eyo rundo tich. Abich bende onego obed kod telo maber. Tich kata eeh dwa dwaro en tich machon ne tich machalo.

Uh ng'ato onego bed mong'eyo wuoyo mondo oyud kaka onyalo wacho weche motenore kod tijni. Ario en nonego bed gi ng'eyo mar timo tijni e yoo manyasani, mabende nyalo konyo e rito saa makoro okokau seche mang'eny kotimo tijni. Onego bed kod ng'eyo pek mokale mondo oyud kaka onyalo konyo pekno mondo tich obed mayot ae to obed kod uh ngima gigi obed kod ngima maber. Mm gige tich manyasani bende dwarore mondo okony ahinya nikech gige tich masamoro watiogo manyachon samoro kao seche mang'eny to gige tich manyasani nyalo mio wakao seche matin kwatimo tich machalo kama.